Eee aisidai eramatare enkulupuoni tolchamba oleng ore ake peeramati enaduo kulupuoni tolchamba naa kepiru neeku ore peeuni endaa nauni toladuo shamba nepuku nebulu tesiokinoto nepuku sii endaa sidai nepuku esapuk.

ore ena naa enemeishu professor wangari matha,i entomononi apa olosho lekenya yieloti apa ninye oleng' tolosho ote seuseu nalulung'a tesiai eramatare oontimi , otenebo eunoto oo irkeek tolosho.

aa ore peebukokini ilchambai inkariak naa keshalu enaduo kulupuoni ore ake peeshalu naa ketum enaduo daa nauno enkare ore peetum enaduo daa nauno enkare naa ketumoki inakata atubulu nebulu pii tukul ore adake te musho enkolong naa kepuoi aanya endaa eimu enaduo aare natubukokoki oladuo shamba

aa ore enkibooroto oong'uesin entim tolchambai naa tenemitikini ing'uesin ejing ilchambai aapuo aanya enaduo daa nauno ore enkoitoi naaji naidimi aitasheyie ashu aatomitiki ejing ila duo shambai aanya endaa naa kidimi naaji nepiki entoki naji orgira nepiki orgira ilo shamba ashu epiki ake kulie tokitin naijo imabatini naosho naa ketumoki nakata nena tokitin aatimirai ing'uesi.

ore entoki naalotu idamunot tenadol ena naa iropiyiani esirikali naa duaya eramatare tolosho too sub counties aa CDF, ore pee adol ena naa kitodolu ajo maendeleo ina nitodolu ajo kegirai aitobiraa eramatare naa olosho teinaalo, kitodolu ajo kegirai aramatishore iropiyiani tinaalo.

ilo ake olduka kulo dukai le safaricom tenebo wenkipande ino nenare nidamu pin apa ilo aini lino nenare sii nidamu pin apa siininye e mpesa nirorie taa ilo tung'ani oosisho tilo duka nijoki peekitumoki naa atorrinyoki naa ilo aini lino kake iyiolo taa kunda kulie baa naa pookin naaiusu naa ilo aini lino apa.

ekainosie ninye ilomon loonkadorr arashu ile nkata naado mikibayioro naikilikuan eseriani tenebo naa wenkishia ormarei lenye.

etu itoki asapuku enkibelekenyata eropiyia ashu echilingi ekenya too lapaitin are otulusoitie eton ake etii enchingi inchilingini ip otikitam onaudo tialo dola eemerika , netu itoki aroyo ibiasharani tinakata, etu itoki aroyo biashara tolosho tina rishata.

Adolita inkituak kumok natii osokoni negira ninche aamirisho adolita ajo kegira aamirr irmatunda oopashipasha laijo pilipili emirita ilmaisurin o kulie kumok.

aa ore enikunari eunoto orkeek temurua ang naa iturr ake engumoto basi ore piata olchala nintushul kuna kulupuok nituturuo tenebo olchala nishukoki inkutik engumoto paa inakata taa itumoki atipika olchani lino ninukaa ashu nishukoki inaduo kulupuok pookin nituturuo nitumoki arubukoki oladuo shani enkare ni endelea abukoki ometubulu.

enkisuma arashu aa enkiteng'ena ninye naalotu indamunot tenadol ena pisha amu adolita ajo etii oltung'ani obo otii dukuya irkulie laa kidimayu naa ormalimui netonita kulo kulie ainining pooki ee neeta ninche imbukui negira aigerisho niaku kitodolu ajo darasa etii kulo tung'anak egira ainining olaiteng'ena obo miteng'ena ninche.

eton ake eitu ifaulu sirkali aitaa enkisuma ene dijitol toosukuulini pookin tolosho amu eton ake inepu isukuulini tiatua olosho nemeeta inkompyutani neton ake inepu inkuapi nemetii ositima neeku ore ninye kulie kuapi tennetay nena kompyutani nemeetay ostima oitumiaeki neeku idol akeyie ajo eton eitu ifaulu sirkali oleng tenkisuma e dijitol.

Ekaliki ake ajoki meeyie naaji agira aing'oru tesimu naa kidimayu naa kaironya namba ainyialaki te simu naa paatoshoko amu mee yie naaji ayieu naoshoki tena rishata.

eton eitu ebau enkisuma e digital primary emurua naing'ua nanu niaku naa meeta naa dupoto naata naata toonkera natii ina sukuul meeta naa dupoto nayawua ina dijitali ayaki nena kera nisuma tinewueji.

Olduka sapuk le naivas ninche oogira aitoduaya aa intokitin naamirr ninche ashu isiatin naa naas ninche tenkaraki eramatare olosho.